Mokwongo gini iluongo ni onjiri, kendo wach ma asewinjo kuome. En niya, itedo kode chiemo mopogore opogore, achiel kuom chiemo minyalo ted kod onjiri, en kek. Kendo kege mit ahinya, inyalo yude e dukni, mopogore opogore.

Weche ma asewinjo kuom gini, kata kuom le mar winyo ni en niya ji ohere ahinya, kendo ji ohero ringe. Moloyo to ndalo moko gweng'wa, ninyalo yudo ni chwo wuok okinyi ka dhi manyo winyo ni, kendo ichiko gi gi kuon, gi gimoro machalo ka chuma kamae. To sama gidhi gichamo kuon no, to iywayo tol, to chuma no mako ngútgi, ti mako. Kendo winyo ni odwa chalo koda aluru, ma ringe mit ahinya.

Kaluwore gi kaka oro osebedo e ndalo mangény e gweng' ma wantiere ni, kendo kawuono gokinyi ka ne achiewo, to kor lwasi ne neno ma oro kawuono ok dhi bet, kendo koth nyalo chwe. Kaluwore ni kangíyo boche malo to aneno ka boche en marateng', manyiso ni koth ang' nyalo chwe odhiambo. Kendo kaluwore gi kaka ne awinjo redio Ramogi gokinyi, sa mane jo som kor lwasi ne lendo e gwenge mopogore opogore kaka kawuon kor lwasi dhi bet, gik mane giwacho go, ka ne angíyo boche gokinyi to naneno ka weche go en adier. Kendo koth ang' nyalo chwe kar midhiambo.

Gigegi ma moko inyo ogendni mopogore opogore, nikech samoro weche ma gichiwo ok gin weche ma en yo ma ler, kata ok gichiwe e yo makare ma winjore. Samoro kata wach ok chop ne ogendni maber, kaluwore ni samoro gike gi mag ong'we yamo ok ti maber.

Gima timore kae en ni, chalni winyoni oneno ngáto ka biro, kendo thoth winy ma kamagi ka gineno ngáto ga kabiro, Ngát ma ok wuongo kata ngáma ok opidho gi, kata mana samoro ngáma ritogi, gija garga buombegi, ka gidwaro sodho ngáno ma gi kia. Kendo ka aneno, to achiel kuom gi osegar chuth. Matiende ni samoro oneno ngát ma ok ongíyo godo.

Gima okwongo ma nyaka tim en ni, iketogie e gima ler, kendo wi gi iumo maber ma ngáto ok nyal lieo mapiyo, kata nyathi ok nyal lieo. Mar ariyo, ok ber ka iketo gi kuma chieng' nitie, ber ka iketo gi kuma okwe kendo onge chieng' mangény, kata onge mach butgi. Gimachielo ma onego tim mondo kik gikethre en ni, onego ket gi mabor gi nyithindo, kata ok ber ka imulo gi sa te, ka ngáto soyo lwete to mulo. Kendo ka orit chike go maber to ok ginyal kethore.

Gini ogendni loso e yo mopogore opogore e alworana. To mokwongo, wan e odwa, ne wachielo njugu ma two, kendo wamoyo e chieng' mondo omed two. Bang' kanyo to ne waolo njugu no ei pany, kuma ne waswage, kata bang' nus sa, ma obed mayom, kendo ineno ka odhi chako leny, to mo nitie e ie matin. Bang' kanyo koka ne wakao to waketo ei kasusku to waumo maber to wadhi uso. To sani kaluwore ni piny olony, jomamoko tiyo gi mashinde ma opogore opogore ma kosechiel njugu to iole, to dhi rego njugu ni mayom. Koserego mayom to idhi kete e kasuku, e kasuku ma din wiye maber, ma ngáto ok nyal yao e yo mapiyo. Bang' mano to iyudo ka itere e dukni ma opogore opogore. Kata dukni moko madongo, koro kuondego ema dhi, idhi use, to ji dhi yude gi bei ma opogore opogore, ka luwore gi kaka njugu no rom.

Gini ogendni loso e yo mopogore opogore e alworana. Kendo yo ma okwongo ma aneno ka ilose go en ni thoth ji nyiewo pany, to ka gisenyiewo pany, ichiele njugu. Kendo ka osechiele ma otuo ma ogole e mach, to ime imoye e chieng' mondo omed tuo. Bang' kanyo, iole e pany kendo iswage kata bang' nus sa. Kendo koseswage idhi neno ka oyom ahinya kendo oleny ka ineno ka gima ogolo mo matin e iye. Bang' kanyo to koka idhi loke e kasuku kendo iumo wiye maber kasto idhi uso. Yo marariyo ma aneno ka ilosogo gini, kaluwore ni sani piny ose lony. En ni ogendni mang'eny tiyo gi mashinde ma opogore opogore e loso njugu. Kama kosechiel njugu to iole e mashin, to mashin ema dhi rege ma obed mayom. Kendo dhano ok ti koda lwetgi ka giswago godo. Bang' kanyo to itere e dukni madongo dongo gi matindo, kuma ji nyalo yude kendo nyiewo gi bei ma opogore opogore. Ka luwore gi kaka kasuku rom, kendo kata kaka njugu ma oswagi rom e iye.

Mokwongo en niang', kama kambi nyalo biro to waro niang'. Kata ng'ato kawo niang' te ma opidh e puodho, kuma gitere kambi to idhi reg idhi regi kendo lokre skari. Marariyo, aneno kodhi kama jopith nyalo biro to nyiewo kodhi mar niang'. Kama ginyalo chwoyo e puothe gi, mondo gimbe niang' oti negi mang'eny. Maradek aneno uso, uso mar niang'. Kuma jio jowar nyalo biro to nyiewo niang', kopogore gi jo kambi. Kuma ginyalo kawo kata niang' matin madhi kata apar kamae, to gidhi keto e bath ndara ka gi uso. Mondo mi giyud ohala.

Anyalo paro kane atieko klas apar gi ariyo kuma ne pod aonge tich, to ne wan koda lowo maduong' mane anyalo puro. To ndalo ne mama omiya pesa moro matin, kuma ne apure puodho ni, ma akete alot kopongó te. To anyalo paro, alot ne oti na mangény, kendo jowar ne biro ira, kawero, kata mana jo chiemo ma odhiambo, kata ma sa abiriyo. Ne gi biro ira ka ginyiewo alot. Kendo ne a ja nyiew yath ma agoyo e alot gokinyi, To tok goyo yath bang' ndalo adek, ji ok ne nyiew alot, nikech yathno ne nyalo kelo kwiri marach e dend dhano. To alot ne onyak na mangény, ma oloth kendo puodho ne duong', to ne aloso pesa ahinya. Ma kata ndalo mane onego bed ni adhi e mbalariany, to ne an gi pesa na moro matin ma anyalo nyiewo godo giga.

Aneno fulu, kata nying ma tinde idendo godo ahinya iluongo ni wiu, to nying ma ber ma onengo oluong gi go en fulu. To ka angíyo maber, chal ni ma jawar mar fulu. Ochal mama mane omondo e nam gokinyi, kendo fulu ge gi osemoyo ma otwo, kata sa moro ka angíyo, gichal ma osechiel. Kendo olosogi mondo otergi e yor ohala. Kata e chirni ma oko.

Anyalo wacho ne ni gimadwarore mokwongo kae en rapur mar dhiang' kata jembe ma dhiang' puro godo. Gima dwarore marariyo, en dhok ariyo kata mana dhok ang'wen. Kama dhoge ariyo go idhi riw kendo tol, kendo gembe gi nitie kaka idhi twe gi nyororo moro e bau mantiere mokadho e ng'utgi go. To ji dwarore ji ariyo kata adek ma puro gi dhiang'. Ng'ama ywayo gembe sama ng'at ma ng'at marariyo chwado dhok ka sembo chien. To ng'at maradek man oko no nyalo liyo ne dhok mondo kik giringi. Kendo gembe mar puro mar dhiang' ni nyaka obed mabith ma onyalo chwoyo lo ahinya, mondo ogol lo mapiny. Mondo ko pithi to puodho bro nyak maber. Kendo ndalo mag puro gi dhok, dhiang' nyaka chiem maber ma ine ni oyieng' maber. Kendo omodho pi, mondo kik gi ol sama gipuro.

Anyalo wacho ne ngáto mondo onyiew dhok ariyo ma chwo, gi jembe mar pur mar dhiang'. Kendo onego bed ni obet gi ji adek, ngát mokwong telo gi dhok mbele ka osembo. To ngát mar ariyo luwo toke gi jembe mar puro mar dhiang' ka omako osiko piny, to dhiang' ywayo. Kendo bao moro idhi twe e kind dhok, e kind dhiang' kar ongut gi kanyo. Gi tol machopo nyaka chien kuma jembe nitiere, kuma itudo godo jembe no. To ngát mar adek nyalo liyo ne dhok gi oko, mondo kik dhok ringi. Ngáto achiel bet gi bathe kocha, to ngát mar ariyo bedo gi bathe koni, to gisembo dhiang'. To ngát mar adek siko jembe piny ka, ka ka dhok ywayo jembe mondo owuogi. Kendo ndalo pur kamae, onego bed ni omiyo dhok chiemo ma yieng' maber, nyaka pi modho.

Gini yudore alworana, kendo watiyoga kode e yo mangény. To tije ma watimo kode ma ongére ahinya, en ni ndalo puro, ka ngáto osepuro ma koro ochimo yo ma ji dhi komo. To sa komo cha, igoyo buche mar oduma, kosego buche to ngáto keto gini, manyiwani, itiyo gi koda kijiko moro ma ichamo ga godo mchele matin cha. To an anyalo paro watiyoga kode, kijikono iketo achiel e bur gi matin, iketo kijiko achiel, to matin kendo ibayo e wiye, e wiye, kendo idhi yudo ni buche go te, ikete manyiwa. To koseket manyiwa kamano, ibolo oduma e iye, kast, iumo bur. To iyudo ni ka ngáto otiyo gi manyiwa ni, to oduma dhi chiek, maber. Kendo cham loth, nyak madongo dongo ma ka oter e yor ohala, to iuso pesa maber.

Gima biro e pacha ka aneno gini, en opoklo mar rabolo ma ochiek. Kendo iyudo ni ka ji osechamo rabolo e alworawa to opoklo rabolo no ok witi. Nikech itiyo ga kode e yore ma opogore opogore. Kendo ka osecham rabolo, to iyudo ka opoklo rabolo no ikune e gimoro mondo obed mang'eny. To kosebet mang'eny to idhi neno ka imoye. Ka osemoye ba otwo, to inyalo swage, kata irege mobed mayom. Kama ji mang'eny tiyo ga kode kaka magadi to yore moko ma itiyo kode bende ng'eny. To mang'eyo en magadi. Kosetwo kamano to inyalo chwako kode bo gi apoth ma bed mayom kar tiyo gi magadi.

Aneno ka kute mag puodho, odonjore chamo oganda. To gima kelo mae en ni, wuon puodho ok nogoyo yath e puodho chon mondo ogeng' kute gi kik donj e chiemo maloth e puodho. Kendo ka luwore gi gima aneno kae, oganda ni ok dhi loth maber. Nikech kutegi ngény, to gisemako ite te. Kendo ite ni gidhi chamo te, ma gitieki ma oganda ni two, madong' mana ka yien. To sani aneno ni kata ka ogo yath, to dhi bedo moleo. Nikech gingény to sa moro osemako alwora te mar puodho. Onego bed ni yath igoyo e puodho chon ka, ka chiemo pod tin. Kata ka oganda pod ti ka nie dho lowo. Igoyo chon mondo kute kik cham alot e puodho kata yien mora mora mantiere e puodho.

Gima biro e pacha en nduma. Kendo kata sama awuoyeni wan gi nduma ma wapidho e puothwa moro matin, e boma kama wadake ni. Kendo iyudo ni nduma ni, onyak ahinya e lowo ma ma rateng'. Kendo ochiekga bang' dweche adek, kata dwech ang'wen yudo ka oseloth. To nduma dwaro pi maber. Kendo ndalo koth, onyak piyo piyo. To nduma en gima ok dhi matut e lowo. Inyalo kunye akunya gi malo, to owuok mapiyo. Kendo gima aneno ka aneno gini en pesa. Nduma nigi pesa ahinya, inyalo yudo ni kigolo kata tielo ariyo kende, to itere chiro, inyalo uso pesa maduong' kata mana siling' mia abich, manyalo konyi e yore mopogore opogore. Nduma chiek ne yot kendo omit ahinya.

Gima okwongo ma biro e pacha en nduma. Kendo gima biro mar ariyo e pacha en pesa. Gima omiyo awacho ni en nduma, ka angýo gini to kaluwore gi kuma wadake ni, to wan be wapidhe, to iluonge ni nduma. Kendo chiek ne yot, ndalo koth, to ochiek maber e lowo ma rateng'. To nduma ni onyalo nyak mapiyo, bang' dweche ang'wen kata abich. To ka osenyak, inyalo pudhe to itere e chiro kendo en kisepudhe mi ingádo kar nduma, to wiye no ichak ikunyo akunya bur, to idwoko e lowo to chako nyak kendo manyien. Kendo nduma beche ber. Inyalo yudo ni ka ipudho tielo abich kende, to itero e chiro, nyalo keloni pesa maduong' mohingo kata mane inyiewo godo kodhi. Nduma en chiemo mamit ahinya, kendo imadho kode chai.

Gini yudore e alworawa, kendo itiyo kode e yo mopogore. Tich ma itimo kode mokwongo en ni itere ekambi, kendo irege to olokore skari. Inyalo yudo ni jokambi kawe, jo kambi kawe mangény ahinya kata lori, loche adek ka opong'. Kendo gi mar ariyo ma itimo kode en ni, jo ohala biro e puodho to ware. To gi dhi use e chiro ma opogore opogore. Kendo inyalo yudo niang' achiel ginyalo yudo gi siling apar, to gin ka gidhi use, to onyalo choponegi kata mana siling mia achiel gi piero ariyo. Kini kendo tije moro en ni, jopith biro kawe, jopith manyien ma onge kodhi, nyalo biro nyiewo kodhi, ei joma moko ma osepidhe, kendo i gikawo niang' to itongó matindo matindo to gidhi gichwoyo e lowo, to ti negi mangény. Ti niang'ni kendo inyalo ti kode kaka yien. Kendo iwangé to otwo, kosetwo to inyalo chwake, inyalo chwak godo chiemo e kendo.

Tijni nikod nengo e alworana nikech kaluwore ni, kuma adake thoth ji mangény gin jopur kod ohala. To inyalo yudo ni puodho achiel maduong' opidhe olayo te. To koro iyudo ni olayo ka osekaa, to thoth jo nyiepo mangény biro e puodho, to ka olayo ngény ok nyal yiere gi lwedo ka ikwany achiel ka achiel. Koro iyudo ni ngáto nyalo yawo ohala, aina mar mantiere kae ni. Okunyo bur, ma ok tut ahinya to okete juala, kasto oole pi. Koro ikawo olayo, to ichungo kanyo. Idhi yudo ni kite dhi gi piny, to olayo dong' gimalo koro igolo, ikawo olayo ma malo, koro idhi yudo ni, kite ok dhi bedo e iye. Kosegole to imoyo to obet maler, mo two.

Tijni en tich mar pidho kich to alworana iyudo ka ji mangény opidhe e geng aora. Nikech e alworana thoth ji ok lwokre e aora, koro iyudo ka bunge ngény e bwo aora kanyo. Koro ji kao bao tigero bao moro mabet dit matin, to ingáwe yien, to ipidho kich e iye kanyo. Koro inyalo yudo ni bang' wige ariyo ka wige ariyo kata bang' dweche moko matin to gidhi limo ka mor kich osewuok, to gi gigolo kasto gidhi tero, gitero e chiro ma oko to gi uso.

Tijni ni kod nengo e alworawa, kaluwore niya, thoth yudhe ma mangény maa mantiere e gweng' mane kata osome e mbalariany to giduogo dala. Iyudo ni gisemanyo tije kuom ndalo mangény to tich onge e pinywa masani ni. Koro tije matindo tindo mag lwedo, kaka gero od gweno kata gero ute moko matindo tindo gi, miyo gi yuto mo matin, ma ginyalo nyiewo godo gik gi matindo tindo. Koro iyudo ka yudhe ma joma chwo, nikod tich ma ginyalo mako e lwetgi. Kendo gengó kwo mayudore e gweng. Inyalo yudo ni tijni miyo nyithindo ma jowoi, ma bet gi paro moro ma liu, kendo ok gi par paro molil nikech tije matindogi miyo ok gibed maonge tich. Kendo miyogi ok ginyal bedo gi chuny malit ni gisomo to tich onge ma ginyalo timo.

Anyalo kono ngáto mondo onyiew yath chon to goyo e puodho, kendo konyo riembo kute matindi tindo mamako cham e puodho. Kendo anyalo nyiso ngáto mondo omany jwelni moko matindo tindo ka gi guro kedi e e ding puodho kata e dier puodho. To gitweyo jwala go e yien no mondo lee moko machal kaka ongér, kik chop e puodho mondo ocham cham mantie e puodho, kata ka en oduma kata njugu ama oganda. Gimoro amora minyalo pidh e puodho. Kendo jwelni matindo tindo gi riembo ga ongéche mondo kik chop e puodho. Ka yamo kutho to jwala go koko, bwogogi ni gimoro lawo gi.

Ber ma ayudo kae en ni, ka akwayo dhoga maber, kendo amiyo gi pi e sama owinjore, chiem be awilonegi. Ok gicham chiemo chiel pile kaka ogada. Anyalo manyo negi lum, kata mana cham mopudh e puodho ma ok ti godo. To ka apidhogi maber kama anyalo metho maber nikech gimiya chak. Kendo kuom timo tijni ber moro ma aneno en ni ok ati gi teko mangény, ka ka puro godo e puodho. Nikech ka in gi dhok kamae, to ma chwo nitiere e i gi, to inyalo tiyo kodgi e yor pur. Kendo mar adek, ka angény gi dhok kamae, to chieng' mor abedo janyuol, ok abi bedo gi yo matek e chulo ne nyithindega, pesa e sikul. Iboyudo ni, ka jamni ngény kama, inyalo golo kata dhok abich, to idhi uso. Kiseuso to inyalo nyiewo ne nyithindo gik sikul matindo tindo ma gidwaro, kendo pesa ichulnegi e wang' sa. Kik sik ka iriembogi ka giduogo ot ni idwaro pesa moro matin e sikul.

Gima timore kae en ni aneno japith ka nitiere e ode mar pith. To ka angíyo gigi maber, gichalo ng'wen, kata onyoso, ama agoro. To ji mangény pidhogiga e alwora wa masani. Ka luwore ni ngima masani, thoth ji mangény ohero chamo gigi. Moloyo to ng'wen kata onyoso. Koro iyudo ni ji mangény dhi ga kunyogi kuma gidake, to gi kelo e ot ma gigero matin, to gipidho mondo gibed mangény. Ka gisebedo mangény, to giuso mondo giyud pesa. Kendo gik ma kama sani, iyudo ka itedo godo gik mangény, mopogore opogore kaka kek, moko inyalo ted godo kata mana, irego, iloko mogo, inyalo ru godo nyuka.

Gini iloso e alworana, moloyo to gi joma, otimo, kata osomo tich mar agriculture e mbalariany. To yorni, gingéyo yore magiluwo mondo omi, yien achiel ogol lemo ariyo dichiel. Kendo ka luwore gi somo ma gisomo ma nya sani iyudo ni kata avocado nyalo ti go mawembe kumoro achiel.

Chiemo ni en omwogo motwo, to kakilose en ni. Sama igolo omwogo e puodho kata sama ichi isinjo omwogo to ikawo omwogo ipoko pok pote maoko no. Katinyalo siang'o gi pala, kise siang'e to ing'ad ing'ade matindo kasto imoye e chieng'. Inyalo moye e chieng' gimoro ma dhi dwe achiel kata mana wige adek kende, mondo mi otwo maber. Kosetwo maber kama ma okane, koro sama idwa rego cham ni moro, tinyalo kawo omuogo ni matin, ikete iye. Idhi rego godo mogo mar kuon. Kata sama idwaro rego mogo mar nyathi mar nyuka, inyalo keto njugu njugu mochiel, bel, kal. Tikawo omuogo ni be matin tikete iye kumorachiel tiriwo iriwo, idhi rego godo mok nyathi. Kendo omuogo ni inyalo tere e chiro kako two ni. Iuso ne jok ma waro ga omuogo ma tedo nyuka ma wauso ga okinyi ka okinyi ka giwuotho.

Ng'eyo madwarore e tijni mokwongo en wich maler ma ong'eyo kwano. Nikech sama pok ong'ad yien, nyaka ipim ni ongang' adi ma dwarore kuma yien dhi lware. Nikech samoro nyalo bedo ni alwora ming'ade yien no ute ng'enye. To yien nyalo lware e wi tat ng'ato, ma yud ji ka ntiere ei ot ma tho nen. Gige tich madwarore ka mokwongo en opanga, ma ilwero go yien maler ka pokochak ng'ade. To gir ng'eto madwarore en musmeno maduong' mar ng'ado yien, matiyo koda fuel. Gir tich moro kendo ma dwarore en ogudu ma tek mirwake wich, ma geng'o yien kik go wi ng'ato. Ma mi wi ng'ato bare, kata manyalo miyo obwongo ng'ato kethre ma tho, kae sama yien ogoyo. Kendo gir tich moro ma dwarore kae, en wuoche motegno mirwake tielo. Nikech kuonde ming'ade yien ka mae, inyalo yudo ka yien moro ochung' ma bith. To nyalo chwoyo tiend ng'ato ma loke ja midekre.

Anyalo wacho ne ng'ato mondo opur bath puothe kamoro matin. Kosepuro maber, to ochak golo yugi mane lono kata gik moko manyalo chwoyo ng'ato ei lono, machal kaka omusmual kata kiyo. Kosegolo maler ma lo odong' maler, tokawo gimoro machalo kaka sanduku mar soda. Ong'ado siandane to keto, okuongo keto net piny toketo sanduku no e wiye ma , e wiye malo. Koseketo to odiyo sanduku no gi lwete kadhi piny mondo lo owuoge buche buche mantiere e sanduku no. Kosetimo kamano to okawo kodhi mar alot kata mar skuma to okwoyo e wiye kanyo. Kosekwoyo tokawo pi matin be okiro okiro. Bang' ndalo matin kata bang' wige moko ariyo, ka isebedo kikiro pi, tiboneno ka kodhi no oti. Kendo iboneno ka gi ti achiel achiel e buche no kata ariyo ariyo. Kose ti maber ma otegno matin, tinyalo pudhe ka idhi pidhe e puothi kamoro malach maduong'. Kuma koro gibro tiye madongo maber, ma kila alot nitiere kar kare.

Kit apilo ma ahero en ma wang'e tindo tindo, ok moro ma dongo ga ahinya. Kendo ma pod majan matin, ok ma oselokre makwar ahinya. To gimomiyo ahero apilo matindo, en ni en olungo ga ma mang'eny moingo moro ma duong' cha. Kendo sama ikete chiemo, ti browinjo ka chiemo mili mili. Kata ka ne ichamo chiemo moro mok ber gi iyi, to iketo apilo e iye, to iyi ok dhi chandi. Kendo kata mana diewo okidhi diewo, kata tuo mar nyaldiema ok nyal maki. Gimomiyo kendo ahero apilo ma wang'e tindo no, en ni nikech sama ipidhe e puothi, to jang'iepo obiro, ibro winjo ka thoth ji penji mana apilo ma wang'e tindo. Ok ma wang'e dongo. To sama idhi kode kata e otende ma dongo dongo gi, to idhi yudo ni thoth jo pesa go dwaro mana apilo ma wang'e tindo, ok maduong'. Nikech gin ging'iyo ger mar apilo, to matindo ni ger ga moingo ma wang'e dongo dongo.

Gima biro e pacha ka aneno gini, en ni, kendo picha tangó maler ka en im, machal mana ma ilielo. Kendo ingádone thuoke koke. Itimoga kamano nikech, thuogo mar kogno nyalo miyo ga im ok wuoth maber. Kendo im onego lieli sama yiere osebet mopong'. Inyalo yudo ni im ka yiere opong' kamano, ok onyal wuotho maber, nikech obiro bedo ka owinjo pek moro e dende. Kata mana okwodo, kata onywogo nyalo make, ma kelne twoche matindo tindo manyalo miyo otho kata obed matwo. Kendo im, korit maler kamae, kata ka idhi use echiro, to jonyiepo dwaro mana gima ler. To sama im ogar ma oumore cha, to jonyiepo ok ohero, nikech samoro ka ginyiewe kae, ma gitero e delni gi, to nyalo miyo jamni gi ma moko ma gipidho kanyo bed matwo. Kaluwore ni ka yiere opong' kama, to samoro nitiere gik ma otingó e dende kaka okwodo. Onyalo mako jamni ma moko, ma nitiere e dalagi.

Ka angíyo gini, weche ma ni kod nengo kae ngény. Kendo achiel kuom gi en kaka nyanya. Anyalo neno nyanya ka ongádi ma tindo tindo e iye kae. Kendo gimoro kendo ma anyalo neno en ndim. Ndim be aneno ka ongádi ma olworore olworore. Kendo gima chielo ma aneno kae en hoho. Hoho en majan, kendo ka angiyo ka maber, anene ka ongáde maber. Gima aneno kae kendo en rabuon mamit. Midendo gi dho, midendo gi dho Kiswahili ni waru. Gin be aneno ka ongádei kae maber. Kendo machielo ma aneno kae en kitungu. Kitungu be aneno kae, ka okik e ie kae. Moro kendo en apilo.

Gini yudore e alworana kaluworeni kuma adake, wan kod ku kuma iyangé dhok. Kendo kuonde ma iuse ringó ngény e alworana. To gini tijene opogore opogore. Kendo tije mokwongo en ni, sama isenyiewo ringó cha, to ongádnigo matin, koro sama idhi chielo ringi no, ok idhi tiyo koda mo mangény, nikech bor nigi mo, kata ka omiige matin. Tije mar ariyo, en ni sama ngáto onyiewo alot, koro ok ochuno nyaka oti koda mo. Odhi tiyo atiya gi borni, dhi lokore mo, to onyumbo kitungune gi alodeno, kata ka en sikuma kata boo. Kendo borni joma chon kaka deyewa koda kwerewa, ongéyo tijege mangény. Kata mana e yor juok, inya yudo ni borni, bor itiyogo mondo ogeng' masiche manyalo donjo e dala. Kata ngát ma nyalo timo ni marach e yor juok, kata jojuogi mag wang'. Sama obiro e dalani, to bor itiyogodo, juok ok dhi mako nyathini kata ka ne idhodhe ama ka ne uchiemo.

Gasede asesomo mang'eny ma kata kwand gi nyalo rwenya sani. Nikech achako somo gi kapod anyathi matin. Ka ndalo mane pod adhi skul, ne wagolo pesa matin, kata mana siling' pradek, nyathi ka nyathi e klas. Idhi ikwayo janyuol to janyuol miyi. To pesa no japuonj ne choke to dhi nyiewo kasede, dhi nyiewo gasede mang'eny ma romo nyithindo te e klas. To koro nitiere sa klas moro ma oteng yore ma seche go imiyo nyathi ka nyathi gasede to somo. Obed mar dho Ngere kata obed mar Kiswahili. Isomo to bang'e to ing'iso japuonj gima ne isomo. To gisani an gaset ma asomo en gaset mar The Star, ma ahere ahinya nikech ogolo weche maber kendo kata sama isome inyalo yudo weche mag pur gi ohala e iye. Kata puonjre moko matindo manyalo konyo joma yudhe kaka wan kamae. To gaset kendo asomo okinyi ka okinyi, kapok adhiye e tija mar kibarua ma atimo.

Weche ma asewinjo kuom gini en ni, ka imadhe to dendi bet mayom kendo ngima ni bet ma kare. Kaluwore ni gima oti go kuom lose thothne gin kaka olemo machal kaka avokado, kata mana maembe, moko gin machunga nyaka rabolo. Inyalo yudo ni gigo, ikiko kanyakla ma dhire machal. Kaka avokado gi rabolo, inyalo kik kamorachiel, to nitiere mashin ma itiyo godo. Ma kose los, kose pok olemo go maber, to inyumbe i mashin no to nitiere kaki chwoye e stima. to dhi rege, mabed mayom, koro inyalo ole e kikombe to imadhe. To en gima kimadho pile ka pile, kata tok chamo kuon ti madhe, gokinyi inyalo madhe. To ngima ni dhi bet maber, kendo kata kidhi oko, tidhi lo tidhi bedo gi yot. Nikech idhi bet mayom, to kimedo gi madho pi be, to ngima ni dhi bet maber. Nikech okidhi bedo gi tuoche mang'eny, ma dhi mako dendi.

Gini yudore e alworana kendo itiyo kode e yore mopogore. To yore ma angéyo ni itiyo kode, gin yore ariyo, ma mokwongo en ni, sama idwa tedo, idwa bago ngano, kata sama idwa bago ngano mar chapat, inya swago gini to itiyo gi pi maliet, tiole. Kiseole pi maliet, to iyuko iyuko ei chupa, to ichunge e kichungu, to koro pigeno ema iolo ei ngáno. Idhi yudo ni kisetiyo kode kama, to harufu moro mamit dhi wuok e ngano no. To tije mar ariyo en ni, sama laki rami cha, to inyalo swage kendo. Kiseswage, to i i i imuro pi ma ma bet liet to iole. Kiseole to ichak iyunge iyunge michunge gi kitungu, ichunge gi kichungu. To bangé pige no, inyalo kudo e dhogi. Koro idhi yudo ni rem mar laki mane in godo no, dhi dok chien. Kata mana ka ne en pod lak ma pod otegno to iwinjo korami, to laki no dhi chango.

Gima timore kae ma aneno en ni gini chalo kaka chae ma ochwaki, to okao oboke moro ma thothne ji tiyoga godo e chae ma iluongo ni bap ang'we. Bao no koket ga e chae to ogolo harufu moro mamit, kendo onyalo chalo kaka majand lum. To mar ariyo kopogore gi chae no, onyalo chalo kaka yadh nyaluo ma ochwaki ma ngáto dwaro mondo omadhi, mondo ochange e two moro. Kata kamano onyalo chalo yadh nyaluo kendo ma ochwaki ma idwa mi nyathi kata idwa luok godo nyathi mati. Koro onyalo bedo ni, en kind gik moko ariyo go. Onyalo bedo ni en chae ma okete yien mar bap ang'we, kata en yien ma ochwaki ma thothne ji tiyogagodo ki nyaluo.

Gini kaneno gima biro e pacha en ogonglo. Nikech mano e nying ma waluonge godo e alworawa. To gini, kwiri ne rach kabisa. Olapne no ka oluwo go kamoro mane ikete chiemo, to ichamo chiemo no, inyalo bedo gi two mar nyaldiema. To nyalo, nyaka chuni ni idhie kar thieth mondo othiedhi. Gini gimoro kendo ma angéyo kuome, en ni, ohero bet kuma oloth, yaani kuma manure ngénye. Kaka kuonde ma rabolo otie e puodho, kata kuonde ma alode ngénye e puodo. Kounde moko ma ohero bende, en kuma thoo ngénye. Ema omiyo samoro gokinyi ka ichiewo, inyalo yude ka olak nyaka e tok odi, ka owuok ei thoo mangích. To gini nege yot. To gima wanege ga godo e alworawa kae en chumbi. Kikao chumbi ma iolo kuome, idhi neno ka ong'wony ma omiji, ma koro toke matekni ema dong', to bang' dakika matin, kaka dakina piero ariyo kamae, idhi yudo ka chumbi no onege, ma otho.

Gima aneno kae, aneno yiende ma ong'adi matindo tindo. Yiende yani mopogore opogore, onyalo bedo kaka yien mar alot kata mana rabolo kor rabolo. Kata it rabolo, kata ogada nyaka lum mokik kamorachiel to ong'adi. To gigi kong'ad kame, mano ng'iso niya, onyalo bedo chiemb jamni. Kaka anguro, rombo, diel, dhiang', to thothne dhok ma ing'ado ne ga gigi gin ga dhok ma onyuol mag gredi. To ntiere sanduku moro mar bau molos maber, ma ka oseng'ad chiemo kamae, to iketo ne gie. Koro gidhi gichamo gichamo mos, to ka chumbi gi cha nitiere, inyalo ol negi e iye mondo giwinj mit moro. To sama gichamo gini to pi be okete bathgi, tiyudo ni dhiang' kochamo chiemo machal kamae, sama ang' inyiedhe e okinyi kata e odhiambo, to idhi iyudo ni chak dhi wuok mang'eny moingo kaka wuok ga pile. Kendo kata kija ter chag no e chiro, ibo yudo omenda mang'eny.

Gima asewinjo kuom gini en ni itiyo kode e yore ma opogore. Tije ma okwongo en ni inyalo ole pi kaki ka isekete e ot, kata sama koth chwe cha inyalo chike mondo sa ma koth chwe wuok e mabati to chwer ni e iye. Gini tije marariyo nyalo bed ni ka in gi dhok mang'eny, madhi kata malawo dhok prariyo kamae, inyalo nyiedho to chak iolo e iye. Kendo gini tije moro ma awinj asewinjo en ni inyalo kete e ot, to ikete e gik ma momoko. Kaka cham, oganda, olayo, gik moko aina go. Kata ji tiyo kode e yore mopogore, kendo jomoko ja tiyo ga kode, kete e ot. To sama lewni olil, mang'eny, joma nigi ji mang'eny e ot. To iriwo lewni molil go kamorachiel kapok olwoki to isoye iye ka mondo kik ot bed ni siko ka olil sa te.

Gige tich ma dwarore kae en kaka gero ot moro matin ma ka iseome maka mang'eny kamae, to ikete. Gir tich moro kendo ma dwarore kae, en lawu moro ma inyalo rwako ewi lawi maler mane irwako iye. Nikech maka en buru ma nyalo lilo lawu, kendo kirwako lawu marachar to ipimo maka ma imulo go lawi, onyalo lokore marateng'. Gir tich madwarore kae kendo, en kaka ogunia moko ma tindo tindo kata mana bag ma tindo. Ma ka janyiewo obiro nyiepo, to inyalo ketone moloyo to kapod en wendo, mondo kiny kendo ochak oduog onyiep kendo. Gima dwarore kae kendo en pi, nikech ok inyal bet ni iuso chakre okinyi nyaka odhiambo to onge gima ichamo. To koro sama ise pimo maka, to ne ntie chiembo moro ma idwa chamo, gi nyaka ilwok lweti maber e pigno. Ka pok ichamo kendo, ka pok ichamo chiemo no, mondo mi iyi kik ang' kayi bang'e. Nikech ler en gima nyaka ng'i mokwongo.

Gima bire pacha ka aneno gini en mashin kama irege, kata mana kama isuse oduma. Onyalo bedo ni en gimoro ma ikete i mashin, to sama idhi rego to odumbi olil. Ilo iole iye kanyo to nitiere kaka ochungore. Kaeto bang'e igolo oduma iloko e giri mane ibirogodo, kata ka en kikapu kata ndo. To kendo kan ng'iye onyalo bedo ni en gima itiyo godo e yor suso oduma, kama kise kayo odumbi e puodho ka pod en kod osogro cha. To isoye e iye kanyo, to ntiere kaka oregore, to osogro bet yore to oduma bet yore. Koro kose pogore yore kamano, to ikawo oduma iole e gima ne gima ibirogo no kata atonga. Kaeto bang'e idhi olo e gunia.

Kaneno gini gimabire pacha mokwongo en nas, kendo thothne iyudoga mana Mombasa kocha. To nas ni, itimo kode gik ma opogore opogore, ka gima itimo mokwongo kode en ni ichame. Inyalo toye to iye no igolo gi kijiko, to ichamo, iye marachar no. Kendo pi nas ni, pi moro mawuok ga e iye ka itoye cha, inyalo tedo go gik ma opogore opogore kaka alot. Inyalo chielo alodi maber, to iolo e pi nas. Kendo pi no o itiyo kode e tedo gima moro miluongo ni rabolo. Inyalo tiyo gi pi no, ka gi sechielo rabondi maber, to iolo chwakre godo. Gima chielo minyalo los godo en mo ma iwicho e del, kendo mo no thoth ne iloso ga ma iwicho godo nyithindo ma tindo.

Gini natiyo godo e yor chiemo, kendo iyude ga e nam. Sama jo lupo odhi luwo rech, to gini inyalo yudi sama omak rech cha, inyalo yudo ka okikore ei rech kanyo. Kendo thoth ne ichamo ga e pinje ma oko gi, kopogore kata e pinywa ma koni. To gini en embe en aena rech kaka rech ma moko. Kendo omit ahinya, inyalo lose maber to itede gi alot, bang'e to ichame gi kuon.

Weche man koda nengo kae, achiel kuom gi maneno en susa. Susa ni en it budho, kendo ji mang'eny chame ga kaka alot, inyalo tede gi apoth. Gimachielo maneno kae, en kandhira, kandhira en be en alot, to kichame tochal ga kaka skuma to lakini en ok en skuma. Gimachielo maneno kae kendo en majand lum, majand lum ni, en ikete ga e chae, kendo ntiere harufu moro ma ogolo ga ma dung' mamit. Gin gima pod gima nigi nengo ka kendo maneno en kitungu mar lum, kitungu mar lum ni en inyalo ga pidhe e puothi kamoro. Kendo sa sa saya midwa tedo, to inyalo dhi ng'wede to itedo kode. Gima neno kendo kae en skuma, to skuma odwa chal gi kaka kandhira, to en ok en kandhira. Gima neno kae kendo en alot mar osuga, osuga en alot ma kichame to iwinjo ka okem kem matin to okokech sana.

Gini chal ka gima opidhi, to en gima ok dwar chieng' mangény. Nikech kaka oume gi juala ni, nitiere ga yien moko ma ka ipidho, to ok ber ka chieng' yude te. To ka chieng' ogoe te odhi wang'. Kendo odwaroga kama pi ngénye, kata kuma pi, kata lowo ma nigi pi kaka lowo ma rateng'. Kendo koume kamae, nitie sa ma kosechope kata ka kata nitiere sa ma kosedongo ma ogike, to koro juala ni igolo oko. Nikech koro seche go biro yudo ka ose tegno maber. Ma koro kata ka chieng' ogoe to ok onyal wang'. To lakini ka pod otindo kamae, chuno ni mondo oume, nikech chieng' ka ogoe, to odhi wang' te, to ja pitho onge yuto ma dhi yudo, bangé to mana lal ema odhi yudo.

Kaneno gini, gima timore kae aparo ni ng'atachiel kuom gi en japith ma en ng'ama baba no. To ng'ama mama ni chalo ja war, nikech kaluwore kaka baba no orwako gima oko no. To kang'iyo kendo picha ni maber, to ochal ni en pitho mar nyanya. Kendo sa keyo ne oseromo, ma jonyiepo nyalo biro e puodho to nyiewo nya waro nyanya to dhi uso e chiche ma oko kata ne jo gwenge gi. To koro nyanya gi pod gin ma majan, to jowero ohero ga nyanya ma pod majan, nikech ka gikawo makwar cha to nyalo kethore piyo ma ohala wang' gi. To ka gikawo ma majan kama, ginyalo keto kamoro ma ng'ich, kuma ok liet kata kuma chieng' ok rienye ma liet nyalo thing'o nyanya. Koro obro bedo ka ouse mos mos, onyalo kawo matin mochiek odhi uso, ka moko mapod ma majan go to okano akana. Obro uso chieng' ma gise lokore.

Anyalo puonjo ng'ato ka awacho ne niya, gima okwongo mo ma onego tim, onego opur puodho maber. Kose pure, ma ochako opure kendo nyadi riyo, to ogolo yugi man malo. Bang'e to okunyo buche, okunyo buche ka oweyo ondamo matin, kapok okunyo bur koka okunyo bur moro. Bang' kanyo to omanyo koth nduma, odhi kata e puodho moro to onyiewo nduma ma ose pudhi ma otong'. Koro wigi go, obiro to osoyo e buche go, kose soyo to oumo maber. To anyalo wachone ni kopidho gigi, ber ka opidho ndalo ma koth chwe cha, mondo gimoke lo maber. Bang' kanyo ka osepidhe, bro kawo dweche matin ka gigi ka nduma dhi chiek. Ka gisechiek, nyalo kawo bang' dweche madhi ang'wen abich kamae. Ka gisechiek to opudhe, kosepudhe, to opudhe gi kwer okopudhe gi lwete mondo kik odong' ei lo. Kose pudhe gi kwer to ong'ade, kose ng'ade to wiye no odwoke lo. To bathe mo, to tiende ma o ma en nduma no olwoko maler, to onyalo dhi chamo. Kata onyalo tero e chiro mondo oloki pesa.